nyoro gokinyo nachwako chai, chai mar chak gi rabuon manyaluo. Saa biriyo natedo alot mar apoth, gi kuon mar bel, gi chak chak mopuo. Gotieno nachamo rech gi alot mar muto gi kuond bel.

chieng' mokwongo mane atimo mane atimo tij puonjo, ne an gi luor kendo ne an gi buok mar chung' e nyim jii kapuonjo gi. Nawinjo ka gima atetni kendo na nala naonge gi chir naonge gi chirno mar wuoyo kendo na na nachung' mana kang'iyo malo ewi gama mondo awuo nikech nang'e ni kadhi ng'iyo jogi wang' gi wang' to gima nonego anyisgi cha ok nyal wuok kaka nadwaro mondo owuogi nanyalo bagni.

Bul, nyatiti, orutu, dhano ma pako gi sama gimiel, wende wende ma giwero sama gimiel, lewni lewni ma girwako, lewni magirwako mag miel, wanyalo wacho jatendgi, jatendgi bende dwarre, ng'ama ng'ama nyisogi gima onego bed ni gitimo.

Ngima dhano nikod nengo. Lewni magirwako kanyo nikod nengo. Wan gi stima, stima nikod nengo. Pi, pi mimedo jatuono nikod nengo. Kitanda monindeno nikod nengo. Daktari mochung' kanyono nikod nengo nikech idhi chule bang' kosethiedho jatuono. Oh picha moting'ono sim moting'ono nikod nengo be. Odno bende nikod nengo.